Aruti a wĩra a harĩa ndutagĩra wĩra maranagĩria na njĩra ici na nĩcio mahotaga kũheana ũhoro. Njĩra ya mbere nĩ kũhũranĩra thimũ rĩrĩa mũndũ arĩ haraya ona arĩ hakuhĩ niguo gũkinyia ndũmĩrĩri yanaihenya. Ũndũ wa kerĩ nĩkwandĩkanĩra ndũmĩrĩri nguhĩ onakana ndũmĩrĩri ndaya hatarĩ kũnegena. Ũndũ wa gatatũ ni kwaranĩria ũthiũ kwa ũthiũ harĩa macemanagia na makaheana ũhoro ũrĩa marabatara. Ũndũ wa kana nĩ kwandĩkanĩra marũa marĩa mathiaga naihenya nĩguo makamakinyĩra.

Moritũ ma mwanya marĩa makoraga aciari arĩa marutagĩra wĩra na gũthoma kaũntĩinĩ ya Garissa nĩtamaya. Wa mbere nĩkwaga ũgitĩri kwona kaũntĩ ya Garissa ĩkoragwo ĩrĩ mũhakainĩ wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Somalia kũrĩa itoi kuma bũrũri wa Somalia cingĩraga kaũntĩinĩ ya Garissa na ikahũra andũ rithathi. Wakerĩ nĩgũkorwo atĩ Garissa nĩkũrĩ ũrugarĩ wa igũrũ mũno na arĩa matamenyerete nĩ monaga arĩ hinya gũikara kwo. Megitagĩra ũũ gũikarania na andũ a Garissa nĩmũndũ kũmenya ũrĩa maikaranagia nake nĩguo akamenya kana nĩ gĩtoi kana nĩ mũkenya mwega wa kerĩ nĩ gwĩkĩra nguo citarĩ cia ũrugarĩ mũingĩ nĩguo kwĩgita na ũrugarĩ na riũa ihiũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria -inĩ rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ, ĩno nĩ kandi ya ũ member wa rũhonge rwa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ, marĩa marengagwo mũcara-inĩ wa mũndũ o gĩcunjĩ kĩnini kĩnini o mweri o mweri nĩguo gĩkaigwo nĩ rũhonge rũrũ ningĩ thutha wa mũndũ gũthiĩ retire kana thutha wa gũkinyia mĩaka ya kũhurũka, mũndũ ũyũ nĩ acokaga akaheo mbeca icio nĩguo ikamũteithia mĩaka-inĩ yake ya kũhurũka na ya ũkũrũ-inĩ

Mahũthĩro ma kĩndũ gĩkĩ machenjetie ũũ na mahinda, kĩndũ gĩkĩ nĩ mbeca mũthemba wa Ndora ĩrĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya ũrũmwe wa mabũrũrĩ ma Amerika na ici nĩ mbeca baribari, mahinda o ũrĩa mathiĩte machenjetie andũ nimatigĩte gũkua mbeca baribari nĩ ũndũ wa ũgitĩri wao na kwoguo andũ nĩ marenda kũrĩha na thimũ ona kana kũhũthĩra kandi nĩguo mahote kwĩgitĩra kumana na kũiywo kana gũte mbeca ciao rĩrĩa gũtarĩ na ũgitĩri.

Niĩ njoyaga ihinda rĩa mweri ũmwe nginya mĩeri ĩtatũ kũgĩa na arata erũ rĩrĩa ndathamĩra handũ herũ na maũndũ marĩa njaragia thĩiniĩ wa arata nĩ maya. Wa mbere nĩ wĩiguano wa mũndũ na Ngai wake na ũrĩa metainwo. Wa kerĩ nĩ mũndũ tũngĩkũrania kĩmeciria na kĩmũtũrĩre na wagatatũ nĩ mũndũ tũngĩkũrania kĩmbeca, kĩbiacara ona mawĩra marĩa mangĩ tũraruta o mũthenya o mũthenya.